Koroi eng kutitab kalenjin kekuren imbunit, Ako imbunit kokirakas atindonik ak kirutik chechang akobo indendet, kirutiet netaa korong ne kirakas Ii kele inendet ne imuche kotyarin enn kimnotet nemi Barak, kimnotet netinye inendet ii komuche kotyar ak kobar ngetundo enn kimnotet netinye inendet, nebo aeng kirakas kirutiet kole icheket kotube metoek kwak enn ngungunyiek ngweny sikoter icheket yomiten asista neoo mising, nebo somok ii kirakas kole icheket ii tyongichu mbunit komuche kolabat eng chebchebindo nemi barak kosir kiplekwe, imuche kongwengit inendet kosir kiplekwet amun enn chechepindo netinye, kit nekirakas kora, nebo nebo, neletunen akobo tyonyi ko icheket komuche kotiriren, icheket ko taritik ako imuche kotiriren.

tuguk che mile biik ii ko emoni ko emet ne yamat ako mokinyoru beek en chepchepindo nemii barak togu kole sikenyor beek koyoche keboishen ngomnotet nemiten barak ago kokere kakiboishen ngomnotet nemi barak ii kagecheng beek sikimuch kigochi kiyakiik chemiten yuton kakicheng beek ii akinde motirwet motirwoni ko oo missing ko momuche koityi kiyakiik chechu nego chemiten pichaini ko momuche koityi bee chu sikoe icheget kit nemile biik ko amuun mi barak soiti kakitech kokoiit motirwoniep beek ko momuche konyor beek kiyakiik chuton